Machame boisioni amu kiboisie kerichek cheimuch kong'em iririotab togeet. Imuchi kora kogoon mionwogik kou seliat nebo iririot. Boisionitok kora, keboisie chepkondok chechang, kou notok, kotore rabisiek che katakiboisie keal tuguk chebo komonut kou amitwogik anan kimutee lagook koba sukul. Makararan boisioni amu ibetii chito kasarta eng olekiyae boisionitok ne kotoboisie kasarta koyai kiit nebo komonut eng kootnyi

Kiit nebo komonut eng yu ko, bosheek chebo kimnyet, bosheek chebo chapati, bosheek che kiune ngoroik, sponjit ne kiune tukuuk, kartasit ne kiboisie eng goot ne kitoretekei, kalamit ak kitabut, chumbik che kioe ngweek, chego che kioe chaik, sukaruk, sabunit ne kiune goot ne kitoretekei, machanik che kioe chaik, sabunit ne kiunekei.

Ni ko kadit nebo sipitali ne kikonu yo kekoite korotikuk asi kobit ketorete chito age ne ngeri'ngen korotikyik, kadini koboru krupit nebo korotik chebo chito, nitok kotoreti kanyoik asi konai biik cheimuchi kotesyi korotichoto anan konai kora biik chemanyalu kokochi korotichoto.

Iun eng beek che tililen, til ak iiste kebeberta ne ui, ton komengekitu ak inde pakulit ne tilil, ton kitunguik, nyanyek , tania, bipiliot ne bo hoho ak kitunguyot nebo saumu, bel saburiet eng maat ak itesyi mwaita ne kioe ak iwirji kitunguik ak igen koruryo, tesyi nyanyek, bilipiliot nebo hoho ak tania ak ikur komie akoi koruryo nyanyek, wirji kabicheek chemi pakulit saburiet orit ak ikur, ikeny koruryo eng dakikaishek taman ak icheru eng maat ak isuruku kopelebich.

Cheng makongek ak ichop kosoiyo, iil soleiwek cheterter, rat makongek choto koek boroonik che Koen, rat borooni choto kosirsirkei, testai kou noto eng betut akenge anan ko oeng ngot komong lolet, ye kakochobok lolet ii, iboisie makasit itil ak iiste boroonik che ryoku sang, til muito ak inapchi lolonoto koek eut nekinome yo kiboishe, imuch kora inde sipit eng kuutitab lolonoto asimotok tuguk chemite orit yo kiboisie.

Ni ko kesisietab kabichek, yo kakoruryo kabichek eng imbar ii kotoku amu etu ak kouekitu, ye kakoyam kekes kabichek ii, ketile ak kinde nguny yaityo komi biik cheinemu eng nguny ak kowirjin garit orit asi keip koba siret ip kealda, yo kindoi garit orit ii komoche ripset nebo barak asi mebutyo, ngobutyo nguny kobichek konundos asikokon asenet ne oo, noto amunee sikomakat komite biik che inemu eng nguny ak chenome ak kondo garit orit, kibute kabichek ak keip eng chokchinet amu yokitu ngotepso eng betusiek chesire oeng.

Betut ne tai abune moingetab beek kogikawe lLake Victoria. Eng tai kogigabaibaitu alany moingonotok, kobate kinkeit nyanjet kwenit ii, kotoi konaman arogenet. Kianyokoritu amun kiabwat ale imuchi kochut beek orit moinget asikibutyi beek choton. Kora kiabwat ale imuchi konyo mambet neo anan kotiondo agetugul nebo beek ak kowirta moinget. Nganda u notok ko kiababaitu amun kiamuch ager tiongik che terter chebo beek eng betunotok. Kora ko kikinyoru koristo negaran nebunu nyanjanotok.